Kanyor nanu ena siai ena unore amu ore ene dukuya naa ketum ninye iltunganak aitumia enaare intokitin naun, anaa kenena poosho, tenaa kerpaek. nitumiae enkare te sidai, ore sii ilchampai loota iltunganak anaa irmaasae oota ilchampai naa ketum aitumia enkop enye esidai teina unore. nemeigil sii aata gharama aapuo ainyiangu idaikin metaa kegira aunisho, naa kadol nanu ajo kiteleliaki irmaasae te siai. aishoru ninye ena edaa amu miigil aapuo ildukai amu keeku keunisho oltungani nepikaki keon edaa. ore entoki nakesu tolchampa naa kidim aisudoi neitotiyie ntokitin enyenak. tenkata olameyu. naa kidim neesie biashara olchampa lenye. kidim ataa kekesu ake ntokitin naun tenaa kempoosho, tenaa kerpaek, pooki toki natuuno. nelo amir, netum sii ninye Nena pisai nitaas enkae bae sidai. naa kadol naaji sii nanu ajo maendeleo sidai eunoto olchampak amu ketumi aitumia Nena Ariak esidai enkop. naa ketum sii irkulie tunganak isiatin eimu Ina unore. ore etum, iltunganak Nena siatin nemeigil aaku kepuopuo ake nemeeta isiatin. nemigili aata empurore, naa kesidanu enkop teneeku keeta iltunganak isiatin amu,